E picha ni nitiere jii mathoth ahinya, jok mang'eny buonjo to moko goyo koko ka gimor ahinya. Nitiere joma oting'o gik liyo ma itiyo go seche migoyo mipira mar adhula kata seche nyasi mar tugo mipira mar adhula. Kuma jogi nitiere chal ni en chiro kendo nitiere ute ma ote otang' e picha ni. Picha ni nyalo nyiso kata ni kae en but chiro kuma jii odake to jii use. Jogi gin jok ma ohero Shabana fc . Mae en jogo mipira maduong' e piny mae kenya. E bathgi kanyo ntire gari marateng' to bende e bath gi kanyo nitiere ute ma oger gi yiende be neno. Jogi orwako lewni man gi kido ma opogore opogore. Nitiere jok morwkao lewni makwar mondik ni Shabana fc to ntiere jok morwako law marachar mar shabana.

E picha ni nitiere risit ma oor, risit ni rachar .To chal ni gima idwa nyiew ka en onget kata otamba ma ipedho e otanda. Kalatas ni en mar kambi mar wuoth mar prestige shuttle. Picha ni bende nyiso nying ng'ama ooro risidni gi ng'ama onego oyud risidni. To bende oket namba mar simu mar jogo duto ma yudo kata ma oro risidni . Pesa ma idwani ochul en mia adek pesa mar kenya . Nitiere chike mar kambi no kaka gik ma idwaro kendo seche ma gigo onego chope. To ka olewo tonego ochul ng'ama jang'iewo manyiewo gigo kata chudo ma ichulo ka gigo otore kata okethore. Risidni ogor laini moro pinyne kanyo kendo ogoye e wi kitanda ntiere nitie nikech nitiere otamba marachar.

E picha ni nitiere jii adek, jii adek gi orwakore maber ahinya kendo jii adek gi omako kalatas kendo kalatas ma gimako ni orachar kendo ondike gi kalam maralum. Kuma ondikgi kalam maralum no wacho ni duoko mar penj manotimore e higa mar ariyo gi prariyo gang'wen . Chal ni gidwa lando duoko mar penj ni . Nyasi ni en mar sirikal mar somo jogo buonjo kendo nyiso nyithindo ni okalo ahinya. Mobet diere no en jatelo machon mar somo kendo iluonge ni Bilio kipsang. Bilio kipsang' oliedo mapoth kendo wiye nyilni .E tokgi nitiere gima olosi ma konyo e gIng'o chieng' kod koth. En kido marakwaro kod ralum manyiso ni mae en tij sirikal madhi mbele ka e tokgi be ntie jok ma ochung'.

E picha ni aneno ndege kendo ndege no ondik ni kenya . Ndiko ma ondik go ndege no rakwaro kendo ondike ndege ma owich marachar. Nitiere jii adek malor e ndege ni. Nitiere nyiri ariyo mabuonjo ahinya kendo oting'o gima ondik ni safiri visa. Chalni gilando safiri visa ni ma itiyo go ka idhi e pinje ma oko. Nyiri ariyo gi orwako lewni marakwaro , achiel orwako sikat marakwaro gi koti to moro ni orwako long gi koti marakwaro. Nyiri gi osuko maber kendo nyako achiel orwako angolo. E tokgi nitiere jatelo ma orwakore maber ahinya orwako sut marateng' ma ode tayi kendo orwako law mamalo marachar. Jalni bende orwako wuoche marateng .Jalni chalni omor ahinya kendo piny mar ndege kanyo ntiere jii mang'eny ma rito gi .Nitiere jok ma oting'o bede gi malo marito ni mondo owuo gi jatelo. Kuma ndege opiye no nitiere taya maliel mar ler.

E picha ni nitiere otas marachar kalatas marachar ni ondiki ndiko mang'eny ahinya. Ndiko gi ondik gi kalam marambulu kendo nitiere ndiko ma ondiki ma okiew gi buoye kanyo laini. Karatas ni nyiso gik ma ng'ato onego yudi ka oseyudo gik mane odwaro ma jandi majauso ne ooro ne . Kalatas ni nitiere kama ondik namba apar gabiriyo kendo ondike gi kalam marakwaro. Nitiere lwet ng'ato ma omako otasni. Otasni nyiso gik mang'eny ahinya onyiso bei duto ma ng'ato onego chul ka oseyudo gik mane odwa nyiewo . Ondiko kendo gik ma ng'ato ne dwaro ni ousne. Ndiko ni kendo nitiere gi ndiko manyiso kuma gik ma onyiew go oaye kendo nying jauso no . E ndiko ni nitiere gik ma ng'ano dwaro nyiewo kendo oketgi gi bechgi ondik gigo ni gin adi.

Ng'ama ang'eyo kae gi nyinge en ker mar piny mar kenya kendo iluonge ni Wiliam Samoei Ruto Wiliam samoi Ruto obet e kom ma en kido marakwaro. Wiliam Samoei Ruto oketo lwete e bath kom kendo chal ni obuonjo ka oneno gima nyisore e komputa mar tin mar lwedo. E bathe kanyo nitiere jii mang'eny ahinya, nitiere mama morwako koti marambulu torwako law mamalo marateng' kendo orwako long marachar mamani osuko wiye keno wicho dhoge makwar. Mamacha mamani chal ni buonjo ahinya. E bath mamago nitiere jowuoyi kata jok madongo ma jowuoyi, jogi duto adek orwako kode kendo achiel orwako tai marakwaro. Nitiere ja picha magoyo picha gima timore e tokgi kanyo kendo keto gir goyo picha no gi mako ker ni chal ni tang'o ne jogi duto gimoro ma mit ahinya komputa mar lwedo no. To jogi duto chal ni omor ahinya etokgi nitiere kido ma opogore opogore manyiso ni ma tij sirikal.

E picha ni nitiere ndiko ma ondiki kendo omwon kata oket gi musmal kae. Ndiko ni ondik ni ni kae en kar wuotho gi kar yweyo. Kae olos maber kendo nitiere maua gi yiende. E picha ni chal ni koth chwe kae kata gi maua gi iolo ne gi pii nikech gin gi kala ma majan kendo ok gituo. E bathe kanyo nitiere ndara kata yoo molosi ma jok mobiro bayo kae luwo. Kae chal ni en kar yweyo ma kang'ato ool gi bet kata oseaye tich nyalo dhi yweye. Kae olos maber kendo maua gi ka ng'ato oneno to mor ahinya . Nitiere ng'at ma ogor e gima rachar ma owich kae ni manyiso ni kae oyiene dhano mondo obi oywe kendo giwuothe.

E picha ni chal ni nitiere nyasi ma dhi mbele kae. Nyasi ni oket e tie yien to yien ni en yien maduong' ahinya . Okete e tie yien mondo yien no obed kaka tipo kendo okel tipo. Kae nitiere mama moro ma puonjo jogi duto kaka ng'ato onya nyalo rieyo dende. Mamani orwako ogudu marachar kendo osuko wiye oting'o bade maklo kendo okulore gi bathe konchiel . Mama nine orwako long marambulu gi wuoche be marambulu ma pier gi rachar. Nitiere jok ma ochung' kendo ipimo negi Kaka onego giywe. Mine gi duto timo kaka mama achiel ni man diere kae ni otimo lwete .Jogi duto chal ni omor kipuonjo gi kakak ng'ato oneno rie dende. Nitiere mine ma ool kendo mine moko go obet piny. nitiere pinye ma ogor ne gi mine ariyo ma orwako abuog rombe e umgi. Picha no nigi kido ma opogore opogore.

E picha ni aneno mama ma ni nigi mor ahinya. Mamani nyiero kendo buonjo matek ahinya. Mamani en mama marateng ' kendo ok olando. Mamani buonjo kendo ogolo mana lake oko lekege ok okethore to lekege rachar ahinya. Mamani osuko marateng' kendo otweyo kitamba marachar e wiye. E tok mamani aneno jii ariyo machal ni en mama gi wuoyi moro wuoyi no orwako koti marambulu. Mama ni bende orwako law manigi nengo to lawe no be ok nen maber. Mamani chal ni ochung' mondo ogoye picha modno obi opar chieng'ni . Nitiere nyasi madhi mbele e tok jii kanyo kendo aneno ot ma nigi dirisa maduong' kendo owich odno marachar. E tokgi kanyo aneno yien achiel ma

Kae en kar thieth awacho ni en kar thieth nikech aneno laktar morwako lawe mar tich. Laktar ni orwako lepe mek tich kendo lawe no ondik ni imara. Nitiere picha mar laktar moro ma okete korot manyiso ni kae en kar thieth. Gima dhi mbele kae en nyasi mar nyuol mar nyithindo . Nitiere nyithindo adek , achiel mawuoyi gi ariyo ma nyako, nyithindo gi duto orwak ne gi ogudu mar nyasi kendo laktar be orwako ogudu mar nyasi. Laktar moor ma orako lar marambulu ma orako angolo be orwako ogudu ni. Chal ni gimor ahinya laktar oting'o nyathi mawuoyi ma orwak maler kendo nyathindo ng'iyo kek man mbele gi kanyo. Chal ni en nyuol mar nyathi achiel kae kendo nitiere boxi marachar ma ogol e kek omok msuma e wi kek kendo gibro kudho kosekwan ne gi seche. Nitiere mama ma orwako angolo kendo oumo dhog nyathi ma nyako, nyathi manyako no osuko wiye maber ahinya.

Gima timore e picha ni en nyasi. Jogi oduto orwakore maber kendo thoth gi orwako lewni marambulu. Nitiere jok mabe orwako lewni marateng'. Kae chal ni nitire gik magineno e tivi nitiere tivi e mbele gi kanyo nikech gin duto giting'o wiye gi ka ging'iyo malo kanyo. E mbele kanyo nitiere mesa moluorore mopedhi gi otamba marambulu. E wi mesa no nitiere pii chupa marambulu kendo gibro modho ka gisetieko romo gini . Ka ewi mesa no bende nitiere komputa mar lwedo ariyo, achiel marachar gi achiel ma rateng'. Nitiere kom ma achiel mbele kanyo ma opedhi gi otamba marachar to onge ng'awo bete chalni ng'ano owuok matin .E nyasi ni nitiere nyiri kod jowuoyi kendo jii duto ka owarko lewni ma opogore opogore. Nitiere law makwar be maneno ka e nyasi ni ntie gik mong'aw e korot e eodni.